Chutok kegure monmonik eng kutitab kalenjin. Kikolei ak kialdoi amun matundek. Tesei korotik eng porwek ak kokonech kimnatet. Mising kekolei eng komosta nebo central eng kenya amu makikolei eng komswek tugul amun magoi kochun ichek. Nebo oeng, kiboushe monmonik chutok kechope soda, kipoishe kora kechope sweet chotok boibochin lagok ak keboishe kora kechope kaki.

Chutok ko chepyosok cheyaei mung'aret. Igere koaldai matundek, eng soko ak ingwek. mung'aranitak anyun kokachin chepyosok kimnatet eng korikwai anan kyorchikei makutik kobun mung'aret. Makutik chemakchingei ichek kobun mung'aret. Nebo oeng ko kayae chepyosochu mung'aret ole mi oret. Ma siret yutok. Kayae mung'aret oret taban ye kamakosgei kobun pik. Anan pichitok punei kelyek komochei kopun yutok. Koboru kole kaindoinatet anan anan pik menyikab yutok komatinyei siret dikoamuan koyae mung'arengwai oret taban. Machamtayat mising keyae mung'aret oret taban amun takowendi sikoyaki brekishek chebo karit ko sababishan ajali anan much bopar chechang che kami koyaei mung'arengwai eng oret taban.

Yutok anyun ko mjumbe nebo kapseret. Kigure Oscar sudi. Aei tililindo eng yekiboe tuga bo maana kiyai tililindo eng olekiboe tuga amun tulilitu tuga ako makoi am tuga chafuk. Nebo oeng bo komanut kechop kou nii anan kechop tuga kou ni, anan kerip tunga ripset neu ni sikobit kokaswech cheko. Sikobit kotililitu tuga si yekityokchini tete kokonech cheko anan ye kakieny kokororon porwek kwai ako anyinyen. Nebo oeng ye karu tete ole uni konyumnyum konyor mianwagik teta. Ako yebetcho mianwogik kokachi kokos cheko akokochi mkulima kotestai komie amun momi miando neinyoei koboishe chepkondokchi.

Nitok ko karurset notok bo pek. kirurei pek anan kiuni pek kou ni kotom keip tinga. Amune sikechop pek kou ni kotom keip tinga?ko keisto chafuk chotok cheking'et eng pandek betut neki kiborei. Nebo oeng keyaei kou ni, kot komi karna ne kachunda, ngot komi karnet nemi pandek orit, komuchei keisto kotoma keip tinga ip keng'a. Anan kimoei pandek kouni kosoiyo kotoma keip ibke konor eng store komachei kakema pandek koyomyo komie simatkoyakitu anan matkoek chepulotinik pandek.

Ni koputishetab pandek. Kakitemchi ngweny pandek sikobit keput eng oret nekararan. Nebo oeng sikeput ketem pandek, koimuch koi nyikoagetos tuga anan koputokis pandek eng oret nekararan. Nebo oeng yekakitemchi mobek ngweny kobetut nekanyi kipat imbarani konuntos ketik chebo bo pandek ak koegu mbolea eng ng'ung'unyek chu. Nebo oeng sait anan yenyonei toroktet yokoloei pandek anan nyiko porei pandek eng imbar, kowendi komie amun iyu. otin pandek . Nebo let, kiumi pandek eng imbar, ko rahisi meserigei pandek amu togu ole kewerchin amun kakotililit imbaret mising.

Chutok anyun ko korikab kumik, anan bogik chotok indoi segemik kumik. Keibu kumik ak nyikebochi bek anan kio sikobit kichil kumyat. Mising ko kobobochi bik koboei segemik amun chotok chekonu kumik, sikobit koalda konyorchigei mogutik kwai. Yutok nguno keng'ololi ko litait agenge nebo kumyat ko eliput agenge ak bokol mut. Ko notok no kokachi bik eng Riftvalley mising ko boibochi, kobai segemik sikobit konyorchigei kumyat. Anyiny kumyat, ole kakikol anan ole mi mauek che chang anu chamei segemik kocheng'oti mauek sinyokobit kochop.

Chutok ko matundek, mitei maembek, mitei kabichek, mitei nyanyek, mitei ndisinik, mitei pilipili manga. Agere komi paipaiyat, mi kobichot, mi spinach, mi kitunguiyot, mi sukuma. Ko chutok tugul kou nyanyat, keboishe kesuse ingwek, sukuma, spinach ak kabichot, ingwek chotok chekioi. Paipai, saumu, maemchot kiamei amun matundek chutok ikochin borwek cho kokimekitu mising. Kitunguiyot kesuse ingwek.

Chutok ko kerendelek. Kerendelek kekolei sikobit kialda eng factorishek chok sikobit kechobe tukuk cheu soda, juice, quincher, kechobei akot alak tamtam, kechobei alak ball gum. kikolei tukuchu mising amun tinyei mung'aret ne kararan. Makoskei tukuchu mising eng emenyo anan makoskei mising eng factorinyo sikobit kechobe tukuchotok keip koba bitanin anan keboishe akot acheket. Yeikol tukuchu ko agoi isomeshanchikei lagok. Imuchei marerun kiy anan mabetun kiy yekemach amun itinye chepkondok yekealde tukuchu. muche kora keboishe eng gaa yo mi shere bwanei pik ak kekochin agenge agenge amun logoiyat nitok kora.

Chutok ko sigiroik cheibei bandek, pik chechang asa chemung'arainik koboishe sigiryet kotesetai ak mungareng'wai. Nitok ko sigiryet ko momi ole moitei, itei kila mahali ale maitei karit. Itei kila mahali ole maitei karit eng oret ne nyumnyum. Nebo oeng ko matinyei cho kilen kabeku mwaita anan kanyor puncture nitok obendi mutyo en oret nekararan bora kobiyonyi. Ko notok anyun neboishe bik chechang koloei msiket kosir yekata boishe karishek, karit , yekataboishe mkokoteni ko rahisi anan ko nyumnyum nitok amun ibei kora msiket neo kosir pikipiki. Nginyoru chechang kou ni koloei mikoshek chechang eng oret ne nyumnyum amo imegei ak chi.

Chutok ko minsetap sukumek i kikekol sukumechutok keny nkot kikosich um mauek. Chutok i ko ng'wek chekiboishe mising. nepo oeng komi chaik. Chaik kealdoi kopa kampunit sokechope majanik. Mi ndishot. Ndishot kenusi, kiyoi kyam, akealdoi. Ko, kasinitok tugukl keyoe mung'aret. Mising emenyo anan kokwenyo itinye chito mbaret ekait akenge ko ake ikole ndisinik, ake komi tuga mbaret kimasta ake chaik akipchechi kimasta ake um sukuma.

Ni ko mung'aret netesetai eng dukeshekcho anan kekure kioskishekwa. Netai komi dirishet nikere komi waiyat, waiyandanoto ko nekikere kele mi ne nikealdoi eng dukani. Akere koni ndishot nikealdoi, mi omena, mi kitunguik i, mi um marakwek anan mugandek, ko yeiro koroi ko duket anan ko kioskit netyeme chito koyae mung'aret.